Iyiolo te nanu, kadolita enaa ore ena toki naa fishpond, enoshi naitengenezae tiang' napiki isamikini, enkiti duo ake fishpond napiki isamakini loileyai. Ore nena naa mpuyai nagira aaii float teshumata enkare petumoki aii attracta isamikini milepu enalo eshumata.

Ore kuna naa intare, ore ina natii enkop naa enteret naa nkujit nena kulie naishoritae intare. Ore ena siai tenkopang naa eesita iltung'anak kumok esiai empikata oo ntare tenkaraki ore ntare naa kesioki ninche aisho, esioki intare aaponari. Ore sii enkae naa kelelek emirata oo ntare oleng alang'u enoonkishu niindim anoto mpesia kuti niasishore teleleki o tesiokinoto

Wore kulo naa isingir, wore entoki nanyorie nanu enaa ukulima oo singir naa meeta ninye garama duo sapuk oleng amu oreyiet ake ilo weenet ino niliaitegea lelo singir wore peiput nintayu niyao neponunui nitayuni gills nitayuni intokitin enkoshoke nepiki taata ninje irbaketi pee isafirishai apuo amir too inkwapi nalakwa ashua toonkwapi oltunganak lemeas ukulima. Wore shida nabo ekulo singir naji tooltungani ukulima naa kenare niyata oor fridge enatoki nairobi amu inakata naa ake idimayu nebaya aa fresh.

Ore imashinini naidim aitumia tolchampa lai meewa rekodi, naa eetae naijo enoshi naitumia ilashumpa metamana olchampa pookin adol ajo kaji iremoki olchampa pookin vizuri kaji eitu iremi aitobiraki kaji etubulunye edaa aitobiraki kaji, kakua keeku eyieu olchampa neoshi amu ore tenintumia drown ore entoki neme sidiain naa idol , nenyorri irkulie ashu naa healthy irkulie, ore , pee. Intoki pee intumia drown naa idol ewueji apa, netuunoki ningang oltinka niingang iltunganak , ewueji apa netubulunye aitoki naa idol inakata aitoki aun inankae kiti wueji, neeku aisidai drown oleng, isaidia toolchampai aya record

Ore ena naa generator ena nayika tene ore esiai generator naa ore tenkop naaji nemetii ositima itumiae e generator ai pump nkariak te borehole meshomo oltanki, nitumie sii iropiyiani ai pump inkariak enkata ilchampai kulo kutitik irrigation ,neitumiae sii aitoki generator enkata naaji nayieuni ositima tenkop nemetii ositima, neeku Nena mbaa nanu nayiolo naidimie, ataasa ena generator naika tene, ore pee etiikkaki naa keji pee italami metaa mebaiki nkera, ikutikirito ashu ae miidim inkera naaji epiki eilata Ina ilata, ashu aa.

Ore materials naayieuni tene ore entoki edukuya eyieuni ena special paper naijo nylon neme nylon naa ijio ake duo orgunia neme orgunia eyieuni ilchumai tenewueji eyieuni sininye solar naya ositima atua ena aji eyieuni emabati ashu aa oldram tenewueji naitobirieki enda kiti aji nena materials eyieuni neyieuni sininche iwayai neyeiuni nkutiti goso tiatua.

Ore ena mashini naa keeta maana oleng te maisha oltungani Kila siku ore ena mashini naa ninye itumiae oleng nedungieki irpaek aitayunye too mushakueni tolchampai too lairemok lolchampai, ore sii ena mashini naa ninye elo nedungieki nkujit neidongieki imushakuani tenkaraki nkishu, neidongieki irmapeepeni peetumokini aatipik ilkiniyianu ashu aa peetumokini aapik store pee ya kishu, emirata enye.

Itodua kulo naa wavuvi kulo loo sinkir etii emasho ine wueji nidolta sii ninye oreyiet, sapuk oitayioki tiatua enkare, eyae ele sinkiri nepuoi aapuo amir ninye, netum kulo tunganak mpisai naasie development tolmatrita lenye, arashu epuo ninche nepuo apuo atum mpisai dim aatimir ninyiangaki nkera nkulie tokitin anaa idaikin ashu, wlaakinye nkera enye school fees Ina toki naitishipisho oleng tene, amu tenidol osinkiri nidol mpisai.

Iyiolo pbima bima naa insurance apa ena nayautua world bank, aajo keng'as kulo wakulima ore ena kadi, naa Mwisho iunisho nnilaaki ena kadi amisini apik enkadi ino amisini tolapa, ashu aa naji te wiki ashu aa te nkolong' ore naji enkata arashu enoshi rishata epuonu neing'iala idaikin, naa ekidim Ina adi ai compensate edaa ino mpisai apa nintumia igira aunisho ore sii ninye ena asdi naakuusu bima bima

Itoduo Pima Bima naa insurance ena nayautua apa World Bank aayaki farmers ee namooki ninche aalaki mpisaai kila olapa arashu aa kila ewiki arashu aa tenkidimata oltung'ani kutoka mpisaai e abori piipii enaa amisini, ore pee eyautua apa World Bank ena toki etoduaa apa ajo ore ilairemok kumok naa ekepoito hasara naa sidai tenelaaki ndaiki enye insurance paa tenelo ake niinyial nguesin entim, tenelo nelotu olameyu neeta enkiti toki nashukokini, sidai oleng' amu kimotivate ninye iltung'anak metaasa ukulima.

Todua ena, naa store ena, naistoorieki cereals, ah mpoosho, ndengu, irpaek, nkanoi. Sidai oshi ena store oleng amu, ki zuia idaiki pemeshaiki, ni zuia sininye daiki pemenya enkolong, nemenya kulie ake kukuuni. Ore pebaya enkata nayieuni, na keponunui ake nipaki, nitayuni, nishoori, anaa nepoi apuo amir.

Ore tene naa kadolita olmukulima lormushele egira aitayu enkare naitaga tolchampa lenye, lormushele, ore oshi olmushele eyieu ake enkare sapuk Eton duo eitu ibung enkop, eitu ebulu, ore pee eidip olmushele atubulu na kenare oshi naa kitalami duo enkare metaa miragita tenkop anaa Ina, metaa ninye egira els payian aoku Ina are nairagita tolchampa lormushele abukoki esilanke natii ake kando tine wueji,. Peetumoki aishoo olmushele etumoki nafasi nabulunye aitobiraki.

ore kuna naa inkishu, naa gira olchekut aigor, natii sunflower kando naa ore inkishu naa entoki etipat oleng temaisha oltungani, temaisha olmukulima, ore inkishu keyau kule, neyau inkiri, neyau impisai, ore oltungani oota inkishu menyamalu aikata ninye , netumi impisai nalakieki sukuul, ore inkishu naa niche oshi egidare ilmaasai niche bank oo ilmasai.

Ore imashinini naa keitumiai aitobirie enkulukuoni, keatai imashinini naitumia naanapita tractor naoshieki fertilizer naoshieki enkulukuoni, naa ore Ina ekeitobir enkulukuoni oleng' metaa ore euni indaiki naake eidimayu netumi indaiki tesapuko. Eatai imashinini naosh toloing'ang'e indaiki ilkeek, ashu indaiki tolchamba ilkeek te enkulukuoni naa keitobir ilchambai Ina oleng'. Na keaku teniun endaa teina kop naa kepuku aitobiraki na itum sii oleng'.

Ore pivot na fertiliser ina nanbukoki ilairemok lomundani lchambai tenkata enakiremore ebukokini ninye ina pivot peyie etumoki ai mprova quality enkulukuoni enkata enkiremore ebukokini lchambai ompekuni pookin anaa irpaek, onkano ,ormushele, mpoosho ,nkwashen ashu pooki toki ake duo iyie nadim ltunganak ainosa ashu naidim nkishu ainosa final product tenitauni endaa